Sokat ko kiit nepo komanut ko mising' eng' emoni nepo kasari amun sokat nitok ko toretin eng' kiy agetugul neimakchinigei sokat nitok koraa kopa komanut saidi ot eng' lagok ap sugul, toretin kot mising' igere tuguk chechang' eng' soket ko uyo imakchini gei logoiwek ab emet anan igere kiy agetugul neimakchinigei gei kotoret in sokat nitok koraa, yon imache igere tuguk chechang' anan kou logoiwek ab emet imuche iyat stationit agetugul neimakchinigei ke gere tuguk chetesetai, toretin koraa igere tuguk chechang' eng soet ago sokat nitok koraa kotesun ng'omnatet anan naet neo, toretin koraa igere tuguk chechang' eng' kepeperwek cheterter.

Lokoiwekab sokat Kobo komonut kot missing anan bo Iman kot missing en emoni nibo kasari amun sokat niton kotoretin en tukuk chechang missing kotoreti ikere tukuk chetesetai amun iwendii kepeperta agetukul akikere tukuk chetesetai en emoni. Toreti ikeren tukuk chechang en soet kou yon mii bolotoshek emet anan yon mii kit netesetai en emet kotoreti sokat niton okeren. Bo Iman kot missing akobo komonut missing ot ko kipsomaninik chechang kotoreti sokat niton kokeren akichek lokoiwekab emet anan kit netesetai en emet. Sokat niton Koraa kotoreti, toreti en soet ikere ot tyenwokik anan ikere kou kondoik chumbo barak inai kit netesetai. Bo Iman lokoiwekab sokat kot missing amun imuche ikeren it en olekewendoten . En soet Koraa imuche ikeren tukuk chechang kou ngelekab siasa niton Kobo komonut kot missing anan bo Iman amun imuche ikeren kou kondoindenyon nebo emoni inai kit netesetai en emet.

Eeh toretii kot missing amun kou sukulishek chun bo barak ana sukulishek cheyechen kotoreti ichek kokere akichek kole nee netesetai en emet kou ngalekab somanoshek kokeren akichek konai kole tos unee, kou konetik akichek komuche kokeren sokat niton konai kole tos nee netesetai akobo somanetab lokok chik cheinete. Toreti koraa Lokokab sukul kokere lokoiwek yon komong tyemutik kwak kobun kondoindetab somanoshek . Kararan Koraa kot missing en soet amun ikere inai Ile tos nee kit netesetai en emoni. Konetikab sukulishek kotoreti koraa ichek kokere tukuk chechang missing ko yon tindo simet neo anan kotindo laptop neo kokeren tukuk chechang en soet. Yon komong Koraa tyemutikab lokok chebo taman ak oeng anan kilasit sisit kotoreti ichek kokeren en soet konai kole tos unee somanenyin. Toreti bik kot missing lokoiwek amun toreti inai kit netesetai en emet, toreti sukulishek chechang en ngalekab somanet.

Moshinishekb imbar ko kororon kot missing ako kinyorunen Koraa keljin neo en imbarenik chok, Koraa yon imokinigee item imbarenguny anan iminse kotoreti moshinit niton Koraa. Moshinishek chuton Koraa komii en kongik chechang, ole kinyorunen Koraa moshinishek chuton imuchii Koraa imwet kompunit nywan akial siboishen yon imokinigee. Yon itinye moshinishek chuton kotoreti nia en tukuk chechang missing ot koyon imoche imurmur marurek komii moshinit nenywan netoreti komurmurun, moshinishek chuton konyolu kerib en oret nebo komonut amun ingemo ot en bii olon komuche konam kutu, yoche kerib en oret nekararan asikotoret en imbarenguny. Yon imoche Koraa item imbarenguny komii moshinit cheterter alak ot ko cheu terekta kotoreti en imbarenguny kotemun missing koyon itinye imbaret neo kotoretin nia.

Moshinit nekararan kot missing en imbarenik ko terekta amun toretin kot missing missing ot koyon itinyee imbaret neo kotoretin yon imoi iminse. Toretin koraa yon imoche ibolu tindinyek anan yon imoche okerer imbarenguny kotoreti moshinit niton amun indoi kityok muanik mou yon kekur bik chechang kotemun, toreti bik missing koyon itinyee imbaret neo anan yon chang imbarenik kuk kotoreti moshinit niton kotemun. Koraa yon imoche imin tukuk kuuk en imbarenguny kotoreti moshinit niton kokererun imbaret, toretin koraa yon hi imbarenguny yon kenomen imbarenguny kou kiwancha kotoretin kosteun tindinyek anan kobolu tindinyek. Moshinit niton Koraa kotoreti yon imoche ibolune tukuk en imbar kou piasinik, Koraa moshinit niton kongolun imbaret ko kararanit akostogee timin en imbar.

Ole oriptoi moshinitab imbarenyun oribe en oret nekararan anan en oret nenyolunot asikopit kote boishen moshinit niton en kogeny asitoretengee en imbarenik kuk. Ole oriptoi koyoche oteki kit neu uruet asiyon korotwoen oboishen olde yoton asikopit komopir ropta. Koraa keribe yon iboishen asikopit kometemen koiwek, ole oriptoi Koraa koyoche orip yon kerotwoe en imbar olde ole kararan ole mopire ropta anan ko olemoityin lok asimapunchan tukuk cheboishe en orit. Koraa komoto kipokoktote en olon amun nome kutu ako yekanam kutu ichuton nii koime moshinit komokoteme komie, bo komonut imgerib amun toretin yon imoche iboishen en imbarenguny missing ot koyon itinyee imbaret neo kotoretin moshinit niton. Koraa koyoche kindo muanik kila mokimoche koyam konam kutu, moshinishek chuton Koraa koyoche kerib amun igechezanen Koraa kotile bik. Yoche kerib en oret nekararan.

Sokat ak simet komolo en imani amun en sokat ikeren tukuk chechang en soet ko simoit akinee imuche ikeren akinee kit netesetai, Koraa simoit Koraa keboishen en komoswek cheterter imuchi ibirtoen anan okatengee ak chii nekemoginigee. Simoit Koraa imuche iwee soet, simoit Koraa kkosen tukuk chechang kou lokoiwekab emet anan kii agetukul nemokingee. Toreti koraa yon mara mii olekewendoi ko mengen yoton kotoreti simet Koraa ibirchine chito nekechenge. Kararan koraa amun imuchi ongalal ak chito nekongolole twan tokoch en tokoch anan okeregee twan. Sokat Kekeren tukuk chechang en soet kou yon imokinigee ikere lokoiwekab emet anan ikase lokoiwekab emet kotoretin kot missing niton, yon itinye chito simoit koma koi ibet amun toretin niton ochengen gee ak bik chekemoche. Toreti koraa. Yon mara mii chii nekebirchini anan Mii chii neichenge kotoretin koraa ikeren anan ongalalen twan. En soet imuch ikeren tukuk chechange kou somanoshek ana koo agetukul nemokingee.

Yon kichobe omitwokikab kiyakik komii en komoswek cheterter mii komosto neimuchi imurmurchi marurek ana iyeb mobek akinde kiniey akitub asikoruryo. Koraa imuchii Koraa imurmur kosoyo asikwome kiyagik kou omitwokikab ingokaik ko yon itinye moshinit imuche ingochinen pandek komengekitun asimutyini, yon iboe tugaa koyoche imurmurchi mobek anan ko marurek akindechi mongenywan asikwome en yotet anan koimuchii ing'aa ak moshinit akimakach koyomyo en asista asikwome. Yon itinye chito mobek en imbaret age imuche isoren terekta en yotet sinyon imurmurchinii en gaa akwome en yotet, yon kiboe Koraa koyoche kotilil oleomishen yoche komomii ngatatek anan komiten beek yoche komii moinget nywan siyan katuch koma tyechatyech anan koyochi beek. Kiyagik chuton Koraa koyoche kebutyin kila chumbik anan ko chengek akinogoo beek.

Moshinisiek kotese rurutik kot missing soiti ko yon itinye mbarenik cheyechen kotoretin itemisyen ako yon itinye chaik chechang' en mbareng'ung akoinyumnyume kasit, kora yon itinye nganuk koteretin, moshinisiek chu komi konyil chechang' chekikeyen tuga, cheking'oen bandek anan tuguk ab ngokaik, tese rurutik amun yon won mbaret kotoretin yon imoche iminse anan ibolu tuguk chomi mbaar cheking'oen tuguk ab teta kou marurek konyumnyumun yon itinye mobek chechang'.Yan kiimin tuguk cheu mosong'ik anan ko beek anan ko kiagik chechang' kotoreti konyumnyum kasit.